Boma ma Nairobi osewito huma mare mar bedo maler. To gima aparo ni sirikand gwenge makono onego timi, mondo gine ni ler ma Nairobi odwogo kare, en ni onego oket okenge mager makwedo wito yugi athoyaye.

Mae en tich mar thieth to tijni ahero ahinya, nimar tijni konyo rito ngima jomatuo, to kata sigana manyalo goyo gimomiyo ahero tijni en ni kinde moro manatuo kanadhi e suptal to nochwoya sindan bawinjo maber.

Gigo monego abedgodo e tijni en kodhi, jomadhikonya tich, onego abedgi kwer kata tinga to ng'eyo monego abedgo e tijni en ni onego abedni ang'eyo seche maber monego apidh kothenagi.

Pek maparo ma jopuonjre biro yudo e kinde maok ginyal yudo intanet en ni, sikunde mang'eny sani tiyo gi intanet e oro weche magimiyo pek ne jopuonjre to jopuonjre modak kuonde mokginyal yudo intanet okboyudo weche momi pekgi.

Gimabirona e paro kaneno gini, en kinde mane an e skund praimar kata praimari kendo kinde mane wangi tuke e skunde, kendo aparo ka na an jatugo kendo kang'iyo pichano maber taneno ka en sa go penalt.

Ng'ato kadwaro timo tijni, okwongo ochwoyo yien kar chuoyo kodhi. Ka osetieko, to okawo lowo to osoyo e juelni matindotindo bang'e ka yien mane ochwoyo kar kodhi ka oseti kendo obedo maduong' matin kendo opudhogi to achiel ka achiel oketogi e juelni mane oketo e lowogo.

Mae en cho to en gi nengo ne jodak mag alwora nimar okonyo e rito ler kendo okonyo e geng'o tuoche mopogore opogore kaka nyaldiema kendo okonyo e rito alwora kendo alwora ma chope onge ji hinyo bedo matuo nimar ler bende dhi duogo piny.

Bedo modich odiochieng' gotieno e kind joot nyalo miyo winjruok manie kindgi bed matek, nimar ok gidhi yudo sa mar wuoyo kendo dhikelo parruok mang'eny e kind jomodak kamoro achiel kendo mae nyalo ketho kata rocho ngima mar jomodak kamoro achiel.

Gigo minyalo tim mondo omi chenro mar golo osuru e mbui obed mayot en kaachiel gi miyo jopiny tiegruok e yore ma ginyalo tiyogodo e golo osuru e mbui, kendo keto chenro mar golo osuru e mbui obed mayot ne jopiny.

E pichani, aneno mon gi nyiri moting'o gigo mag kedo ne lokruok matimore e kor lwasi ka gikwayo ni omi ji ratiro, orit alwora kendo oriw grube duto matiyo matek ka kedo ne lokruok matimore e kor lwasi.

Kinde mokwongo maparo ni natime e tijni, en kinde mane an ja klas auchiel, kendo anyaparo, ni chieng'no ne en chieng' pidho yien, e piny mangima. Kendo anyaparo ni ka chieng'no pok ochopo, noketwa e skul, ba wakunyo buche mang'eny mane, ibiro pidhe e yien go

Kadwaro pong'o ripot mar osuru mar ng'at maonge yuto adhi dhiye tond mbuyu mar josol osuru kata itax. Kasedonjo tadhiyiero higa mar solo osuruno kendo adhiyiero kido mar osuru, kaseyiero to adhiketo ni ne onge yuto.

Kedone lokruok matimore e kor lwasi nigi ber mopogore opogore. Ber mokwongo ni, omiyo ji ng'eyo lokruok matimore e kor lwasi kendo omiyo jogo ma oyudo masira kaluwore gi lokruok motimore e kor lwasi yudo kony.

Yore ma migao machoko osuru oketo ne jodak mag Garissa mondo ober kaka itax tiyo en kaachiel gi tiego jogo modak kono e yore ma kaka itax tiyo kendo tiyo kanyakla gi jogo matimo ohala e kaonti ma Garissa.

Gimatimore kae en ni nitie jomane oketo mwandu e gunia mag kido marachar kendo mwandugi ne gitweyogi maber kendo ka girito mondo gino madhiterogi e kuonde monego gichope mondo okawgi kendo gichop e yo maber ma ok gipukore.

Ber manyalo yudo kuom timo tijni kaka japur, anyalo yudo puonj kaluwore gi kodhi monego apidhi, kendo anyalo yudo puonj kaluwre gi seche monego apidhe kodhi kendo mbolea monego atigo kapitho, kendo anyalo yudo kama anyalo use mwandu magolo e puodho.

Gimatimore kae, aneno ka miyo moro pidho yien kendo e seche mopidhogo, polise kata obila ochung' ng'iyo kaka chenro mar pidho yien go dhi nyime.

Tijni kaka timre alworawa, e kinde mang'eny aneno ka nyamburko e kido mar nissan ting'o yiendegi mang'eny to kendo tero e skul moro kama jomodak alwora duto dhi achiel kachiel kendo kawo yien e kar magidwaro kendo gidhi pidho.

Mae en tich mar pidho yien, to tijni ahero ahinya to gimomiyo ahere en ni bang' ka asepidho yien ba oti maduong', oketo alwora bedo maber, to kendo pidho yien miyo koth chwe mang'eny e alwora mopidhe yienno. To ka koth osechwe e alworano, miyo jomadok alworano yudo pi kata ginyalo yudo pi mamiyo cham ma gipidho ti e yo maber.

Gimakelo mor kaneno e pichani en ngamia. Ngamia kelona mor niwach sa asaya maidhe to awinjo oswoyo kendo mano kelona mor ahinya. Kendo gimakelo mor kae bende en miyo momor. Sa asaya maneno ng'amomor to awinjo ka amor ahinya an bende.

Gimabirona e paro kaneno gini, en kaka kaka ji puro e gwenge ma opogore opogre kendo aparo kaka jomoko puro katiyo gi kwer kata jomoko golo gigo ma ok dwa e puodho katiyo gi lwetgi.

Gimatimore kae, aneno miyo moro morwako angolo kendo omulo kal kendo ong'iye e kanyo machiegni mondo one kaponi kalneno dongo gituo moro amora kata dobed gi masira moro amora mondo one kaka onyalo gole kapok sa okalo.

Kaka tijni timre alworawa, e seche mang'eny aneno ka ji tiyo gi tol kagikunyo bur kendo e sechego giluwo tolno, bang'e kagisekunyo bur to ginyumo kodhi achiel achiel kata seche moko ariyo, kagisenyumo kodhi to giumo kodhigi kagitiyo gi kwer kata tiendgi seche moko.

Gimatimore e pichani, aneno kantie rombe moko mamodho to kendo moko mosetieko modho todok kamane gichieme to moko taneno ka dhi mbele gi chiemo. Kendo aneno kubeno matin gi bag e kido marakwar.

Mbolea mawatiyogodo gin mbolea mageng'o kute kik chopne cham mawapidho kendo mbolea mamiyo cham dongo piyo to yedhe mawatiyogodo gin yedhe mageng'o buya e puodho.

E kind gari mar matatu gi gach okolo manyien mar SGR, maparo ni ber moloyo e wuoth en gari mar SGR kata gach okolo manyien en nimar garini ok ong'iyo yudo masira to kendo garini nengone yot.

Kidwaro ndikori kaka jasol osuru e yor mbui kendo ndiko obokeno manyiso ni in ja solosuru , okang' mokuongo, idhidonje e mbui mar migao mar solo osuru kata ITAX, kise donjo kanyo idhidiyo kama ondik ni new pin, bange' idhiyudo kame ijaze wecheni duto ma bange' kisetieko jazo tithiyudo obokeno manyiso ni koro in ja solosuru.